Insurance e sipitali aikashie amu ore SHA nemesipitalini pookin naanyorraa

Ore enkiteng'ena oltung'anak lemurua naipirta imbaa ebiotisho, naa teneimieki eh teniteng'eni iltung'anak tesiai ebiotisho, tiatua ilturrurri, o tiatua isiruai otoonkanisani, amu inewoi ebore iltung'anak kumok.